Chutokchu kekure kulungulushek. Kulungulushek kopo komonut mising keripe, achame ane kulungulushek mising amun nkirip kulungulushek inyorchinikei mayaik, kora keame bendoap kulungulushek akomuch ialde kora inyorchikei chepkondok.

En pichaini komiten garit Nebo Sacco kora komiten got nekikisir kele wakulima Sacco, iboru kole koiton KO Sacco Nebo temik. Bo komonut missing ingochut temik sacco sikobiit kokonor rabinikchwak situn kotoret

Eng' pikchaini komii kamet nekitonon eng' tapan nepo suswek, suswek chutok kotogu kole kagitil sikopit kepae tuga, ngaro anee pikchaini kopwatwan ng'alek ab paet ab tuga amun kiadochini piik chetindoy tuga suswek chutok sikopit kopae tuga kwach.

Chuton chuk Komi chito nikanam selele kiiton mi selele Kotaku Kole amitwagik ab tuga Che kikuren silage ,amitwagik ab tuga Che kikuren silage Koba kamanut mising kechobei sikobit konyor tugak amitagik akokon cheko chechang

Chutokchu ko ngororek che kikinde zero grazing, eng kokwenyu ko matatia kindoni ngororek zero grazing ii, amun takobaraa mbaret, ara kikonye ngororechoto koaket eng imbarenik, bo kamanut mising kenomei ak kerip ngororek ii so kobit ii kokon bendo ako kora komuch ialde inyorchikei chepkondok.

Netai ingeit benkii komi kartasiit nekinyite, Nebo kepangaan rabisiek, koyon keinyiit kartasiit notok iwendi lainda ibangaan, yekiityiin I ikoite kartasit notet kokenyiit I kobotoo rabinik chekokeib. Kondakiite ak komi komie rabinichotok kekoni risitit neiboru kole keipangaan rabisiek

Tukuk Cheba kamanut chagere en yu ko tuguk cheu ndisinik miten bandek niton akot karat AK indimu miten pilipili hoho akomiten akoi brokoli tuguk chuton chutugul chuton Koba kamanut amun alak ko logoek ko alak kotko ingwek AK tuguk chekostoi ingwek sikwanyinyikitun

Yutok yuu kotoogu imbaaret nekikimin I,indisinik chechang kora kotoogu chito nekinaam karatiek en eunyii. Toguu kole Chichi kokimiin karatiek, bo komonut kemin karatiek I,sikobiit ialdee inyorchigei chepkondok

Yutok yuu Komi tugaa ako toguu kole tuchuton kokikitegyii kot, ukele tuchu kobo zero grazing .Bo komonut missing keribe tuchuton che kigeei sikobiit older chegoo choyon inyorchigei chepkondok. Kor a komuch ialdee tugaa inyorchigei kora chepkondok

Eng pikchaini komi nguronik, nguronik chuto ko chekiribe, ngaro boisioni kobwatwo ngalekab kerip nguronik, bo kamanut mising keribe nguronik amun ii, icheket kokonech bendo ako kora komuch ialde nguronichoto inyorchikei chepkondok.

Eng' yuu komii cheko, chechuton ko kikinde tomosishek, kinde kalanit ak kinde akot indoit, king'obotai oyoe boishonito ko elekiomi kotab sikikyuk olekinyakei tukaa korong aker chechotok, bokomonut mising keoldo cheko sikobit inyorchike chepkondok.

Yutok yu komii tuga chekegeye, tuchutok kegee kepoishe moshinisiek ng'omnatet ne kaiporgei eng' yutok yu ko k'eet ab chego kepoishe moshinisiek makogee piik mising' tuga kopaishe keunek.

Chutok chu ko ngororik, ngirorik en kokwenyun kebokoktoo koaget en mbaret, ak koskoleng koonyon keger. Bo komonut missing keriib ngororik amun ingealda ngororik chotet ngenyorchingei chepkondook

Eng Yu komii chito ak lakwet Mii ichek ko kee teta tagu kole lakwani komii konetikei kokei teta ba komonut mising igei chito teta nyorchi kee chego chi keluu ak chikealde ingialde chechotok inyorchi me chebkondok